Ore ele naa olchamba ele sidai loiremoki .kiremo ele shamba esidai naa irpaek kulo otunoki netubulutua aitobiraki . kake enyaakaki adung tiabori nena matawi natii abori metaa nn iragita te nkop .niaku irpaek kulo lonyori aitobiraki naa loshi adoru kulo lobik tolchamba itu eaku kake nitokini adung tiabori airagie nena benek enye tenkop .niaku niche adolta tene wueji .

Kenarikino naata empalai e sipitali amu ore ina kadi e sipitali naa ki cover ormarei lai pookin ,inkera aine pookin ata orpayian lai ompaka nebaya nai ilarin tomon osiet . ore ena kadi e sipitali naa kapik olchumati loropiyiani ,naretoki sii sirkali alak pa ore enkata nai naata oltungani omwoi oleng tiatua ormarei lai naa kitasheiki ina kadi nelaaki sipitali . nemaitoki aekenya aosh harambee amu keaku kaata enaduoo kadi natushumaka kewon ,natipikaka kewon iropiyiani na kaya ake nenyorari ,nebak imoyiaritin pookin nai naata oltungani onaata onanu . niaku kisidai naa kishaa paata ina kadi amu entoki etipat oleng .

Aa ore ena kiti kukuu naa tenkata olari oleng kidol . ore eetae olari naa ekidol amu keji lemoilak . naa ore te boo oo nkishu naa inepu erumoo nkiik oonkishu ,modiok oonkishu ,egira arumoo aitobir enkiti pira. naa tenkata olari ake etumi amu ore tenkata olameu midol ninye ena ngwes amu kajo tenesha enkai oleng naa ina kata eponu. keponu naa ore si pidol ee etii ake amanaa naa keeta sii dalili enchan.

Ah ore sababu paata esiai naijo ena, naa kaitayu irpaek tolchamba, nalo amir tosokoni, nalo amiraki iltung'anak nepuo ayier irpaek oshal. Ore si tonkulie katitin, na kaas enasiai peyie ketii iltung'anak loinyang'u irpaek loshal pepuo aisiagaki nkishu, ah gredi naata tonkang'itie, petum atoponai kule. Ore si enasiai, etii enkata nataasa enasiai ah kiata ng'uesin nagira aitanyamal iyiok tolchamba, neeku kibidi ake pekintayu asioki, penya nkera nitum inkulie nilo amir.

Aa ore kuna naa ntapuka kuna . naa ore intapuka naa keret ilotorok nepuo aitainywe ee enaisho enye. naa ina paa ketii enaisho naa kemelok teninya netii enaisho naa keduadua , kitegemea anaa intapuka niaku ore sanasana tenedoli ntapuk, ntokiti naijo kuna naa keji lotorok aa opuo aitobirie enaisho. ore si tenikidol aa eoshu intapuka naa kitodolu ajo kelelek etae dalili enchan temurua nitii.

aa ene tipat ena siai tenkopang amu ore piun oltungani endaa ,endaa amu enkano ena nauno tene na ninye eitayioki aitobir aisafisha naa ene tipat amu ore entoki pookin niun endaa tolchamba naa idongu nai daa pitum atimira endaa aa sidai safi naingurayu ten`de te boo iloito amir iltunganak pookin .amu teniyaa naa etii olchafu itu intobir nintayu nena benek natii ashu olchafu otii enterit enkop natii nainguaa naa kegol oleng inyanguni .niaku ene tipat oleng amu kiwangie ninye ata irkurt ejing ina daa niwuangie ee empusha elotu ajing ina daa .neaku ene tipat oleng amu iya si itum endaa ino aa safi nemeeta entoki natii niwuangie imoyiaritin si tiatua ine wueji sininche .

Ore ena naa enkiremore sidai e kitunguu, ore temurrua aang' naa kiremi olchamba, keng'asi aitobir nasari e kitunguu niremi olchamba. Ore idipaki airemo, niwuang'ieki mautik pookin nitelekini irpaipi. Ore piidip nasari ataa nisambazakini kitunguu pookin olchamba, neuni aitobiraki ning'wari lelo paipi metaa ninje ake oishorita enkare, neworuni eriya metaa metii naa inakata ake elo aaku sidai enkata nilo aivuna. Neeku kesidai amu itum mapato naa ilo amir kitunguu te bei sidai, nilo amir kitunguu naata afya.

Kaaretu ena palai ai amu oree enkata pookin nanyamalu naa nanu nayiolo a PIN PIN ina palai ai meeta likai tung'ani oyiolo, neeku ore ake paanyamalu naa nanu ake nalo openy nalo aboloki koon naa naretoki koon amu nanu naake naata siri ina palai ai, meeta likai tung'ani oota.

Kesidai ena siai e digital enkisuma amu kitelelek esiai . amu ata ninye tenikiriwakini entoki pooki nifaa piyas naa iyas ake niriwaa itu ibaya enaduo wueji nifaa pibaya. ore sii ena siai e digital aa ore tenaa olturur loo ntunganak irara naa indipidipi ake aekonecta maate ,niroro pookin ,niningunono pooki toki niyieu eimu ina digital. niaku kaidim nanu atejo esiai ena itelelekia ,itelelekiaki ena siai metaa megol, metaa midumunye nilo, ias ake te wuei pookin nitii ,bora ake metaa metii ororei niaku ias ake itonita aitobiraki.

Ore ena inkitengena nilo oltungani atum te siaai esukari ashu oltungani oota sukari peepoi neisumi te sipitali naa kajo nanu enetipat amuu keret eladuo tungani oota esukari, amu teine kijokini indaki nifaa piinya ondaki nifaa piipal oovenye nifaa piilo check up aya keon sipitali piiking'urari ,peing'urari tenaa kedoiyo enado sukarii ashu eaku sawa enado sukari to osesen lino neaku kajo nanu enetipat oleng amu keekiret ele tungani tenelo aatum ena kiti kisuma amuu kebik illarin kumok, keitoki ninye aabik oleng tenesuuj nadoo baa naagirai aaliki.

Megirae aabakie iltunganak ena kadi naji ene SHA amu kaidim nanu atejo ltunganak etoito illokuny, kejotoi megira ana kadi aasisho, naa m'mongo ina amuu kegira ina kadi aasisho naa ore ena kadi tenilo aiaplaii amu pesheu naa ore entoki nikiingerokini teine metaa ilak kila il'lapa naa ninye eifaa piilak, naa ore ake piintaru aalak kila llapa, ore ake piilo sipitali nilo aa eneserikali nikintoki sii ninche alaaki enkae percentage sii ninche natejo apaa, naaku ore peejetoi megira aaret ilyunganak, iltunganak lemegira alaaki ateentoki apa nataakita esirikali peelak.

Aa ore entumoto ena kadi naji ene SHA kelelek entumoto amu keetae te sirkali ildakitarini loji ile mashinani laa ninche omanaa tonkangitie nepuo ai register iladuoo tunganak naa pesho ake, bora inchooi details inonok metaa kepikitae venye naifaa. ore si peitu elotu pitu eponu lelo dakitarini le mashinani naa tenilo sipitali nisul ena e sirkali nee ekimputakini ake tine pesho naaku ine enkoitoi natumieki ina kadi e SHA .

Aa ore eninko oltungani pibooyo eropare naa tenee esimu ino niakikisha ajo iyie ake nayiolo pin nibolie ,iyie nayiolo pin empesa ino, iyie nayiolo pin e account ino ashu accoount number aa ore sii enkae toki ketii irmeseji lee ekiriwakini mee ore too nkatitin pookin miilo ake aijibu lelo meseji . ore si ltungani likiwoshki esimu naa ore ake pekiwoshoki naa keeta number nirony e safaricom arashu ilo ai block oladuo tungani pemikintoki ake atum.

Aa kajoki ele tungani ojito elelek etupuroyioki iropiyiani te Benki pingoru enkadi enye ee e ATM metaa ninye ake enapita teneyiolo esiai esimu ashu pemepik iropiyiani esimu enye ai withdraw kake peaku keeta ena kadi nelo openy benki. aa ore sii ntokitin enyenak natabolie ina benki ashu natabolie esimu enye nenyok aisudoo pemeaku ine pooki ngae peku inenyenak ake openy

Aa ore enkitaunoto naidim aitayunye ropiani ainei te mpesa naa pin ai ake aitumia. Ore ake paake ayiolo pin ai nemaisho likai tung'ani naake elelek enkitayunoto amu pin ai ake aitayunye naa kalo sii ewueji e mpesa nalo ai withdraw iropiani esiana nayeu.

Aa ore ena naa esiai sanasana e computer oonkera esukuul. ore kuna kerra negira emwalimui aisumisha aa esiaai ee engari naa ositima oreu ena gari ashu computer itumia ena gari peyie elo. naa ore sii isumishai kuna kerra ena siai e computer naa ninye esioki aibung alang esiai natii embuku.

Aa ore ena siai tenkopang ashu toosukulini enkopang naa enetipat oleng toonkera amu ore pitodoli entoki naifaa peas naa kiriuni ata ake nataasa duo tesukuul tenebo we emawalimui na ore ena toki naa keret enkarai oleng naa nibung oleng entoki naisuma emwalimui merikino aikata.

Ore te nanu naa kaikashie insurance e SHA aa amu aa ore apa ena NHIF te kitambo naa kejo tenijo ake ing'or naa irkasisi oleng' odim atalak. Kake ore ena e SHA naa itobira sirkali oleng' amu ata ele tung'ani lotii abori oleng' ata meeta esiai naake ishori enkiti kiwango kiti naake idim ataalaki koon neyaiye koon sipitali. Neeku kaikashie nanu SHA alang' ena insurance e sipitali.

Aa esiai e census kisidai teniasi through digital eimu esimu. aa esidai ena siai e sha ee isidai tenishori oltungani metaasa eimu esimu amu kiraisisha esiai.

Aa ketii batisho oleng tenilo nintau iropiyiani inonok a neku mmee embenki etii neku mmee simu etii ,nitoki aku meeta esiai ningira aasie naa ketii naa nena ropiyiani batisho kidim aimina enkata pookin.

Enetipat teneyiolou eneba iropiyiani ainei, amu kaidim atabolie esiai nayaki faida. Nashukoki ebenki, naitoki apuo aiki faida. Neeku enetipat oleng',na enedupoto teneyiolou eneba esiana oropiyiani ainei amu, kaibajetie ajo kanyioo aidim ataasa, naret te kimaisha.

Aa ore ena naa enetipat amu ore nai miata greens intumia kuna nintokitokie ,ninosieki enkurma aa orgali ashu ormushele .nitoki si aku ene tipat amu indim awa osokoni nilo amir .

Ore ena siai naa enetipat oleng tenkop ang amu eramatare ena ontare naa ore sii kuna tare naa keeta olama loitodolu ore kuna tare naa ine fulani. ore sii enkae ,ikuza intare empeku niaku ore irkuo loiu aa nimir. ore si tenimiata esiai nitii niaku ilo osokoni nimir kuna tare aa nishum iropiyiani inonok nilotu nai ninyangunyie inkishu aa arashu iun empeku sidai nintori amir tolale lino . niaku ene tipat ena siai eramatare te murua ang oleng.

Ah ore ake enaiko pashum ah iropiyiani ombaa nalokunye naa, keetae te KCB saving account na idim ataa ipik iropiyiani nonok inewueji, ashu idumunye nilo ebenki, nilo ashumaki kewan iropiyiani. Naa ah kake mintoki aitayu nena ropiyaiani ampaka nitum naa ataasa esiai duo niyieu niasie, ashu tenelotu naa ina bae egafla niminteki duo. Neeku inewueji intalama aya KCB savings account ,ashu M-shwari, ashu ipik ebenki pitum ake aitumia badaye.

Ibelekenye enabae tenkop ang' amu, ah ketii enkata nalotu olameyu oodo oleng'. Ah neeku nitu kirem ilchambai. Ah kake ore si tenijo alo ainyang'u enkurma tolduka, ilepa duo bei oleng' amu ena nimikiata mukuntani tolchambai lang'. Kake ore taata, ibelekenye enkop ang' amu, etaa ekiun pikitum irpaek likiidong' aitayunye enkurma, pemikintoki apuo olduka ainyang'u enakurma nailepa bei oleng'.

Aa ore entoki nalotu ndamunot ainei naa kegirai aiteng'en ena kerai aa irmalimuni, kegirai aajoki tejo tedukuya nanu embae nidolita too nkonyek inonok.

Ore isidai ena bae oleng amu kitishipisho naa kisidai amu ore ena kima naitobiraki tene wueji naa enoorkiek. ore sii enoorkiek meeta noshi kuruon kumok aa naibukori toonkimaitie oormaasae. niaku kisidai ena bae nitishipisho, ore sii enyongo natii kenyaanyuk ena nyonko we enkima.

aa kaedung dung kitungu napik emoti safi, aah nadung dung tenebo ore pee eku kitungu napik ilanyanya, ore pekuu ilanyanya naotoki apik ingiri ore ake paidip atipika ingiri napik carrot teshumata, aa ore teneku inkiri naitoki apik ingwashen wenkiti supu kiti.

Lamu nai nanu alo tenalo naji Garissa naaa lamu ake alo

Aa ore tenayieu naitobir ele olosho naa ,kangas aituku emoti naiteleki enkima ,napik enkare safi, naipim inkombeni o enkare nayieu nayier . ore ake paipim naitoki aikorog ena kurma oloikembe aitobiraaaki paa katumoki atubukoki itokitoka. naingolingol omeo, napik eilata osukari nadotu.

Ore enaa keyieu naata engeno ekutosha naisumi itobiraki enaiko pee aa aun kuna mimea. aa keyieu sii naata enkare ekutosha ,neyieu sii naata iropiyiani ekutosha patum aimeneja ataasa ena siai aitobiraki nelo aaku.

Aa ore ena naa aa ore kuna naa nkuk, nkuk napiki oljiko naa ore kuna kuk naa noshi naa nkuti kuk ake ipik oljiko pemeya kumok. niaku oloshi jiko ele lemeya nkuk kumok niaku nkuk kuna noshi naitobiritae neme irkiek itobirieki.

Keetae Masinga ee keshum oshi enkare sapuk oleng ,naa ore ina are keret iyiook kira kenya amu ore aa mm eimu ositima naa ekitum . ore pedoyio ina are naa mitokini aata osi keaku enyamali ositima sapuk ,kake ore ebore enkare naa ki supply ositima anaa enaishiakino.

Aa ene tipat oleng amu ore ake pidongu irpaek tolchamba naa kelotu olchafu sapuk .kake ore pilo alo ,ilo alo sii peyie etum atoito aitobiraki amu elelek intayio aa tenkata enchan neitu etoyu aitobiraki kake ore ake pilo aiitobiraki naa ketoyu aitobiraki . aa nikintoki sii aitobiraki amu ikut lelo paek aa nitum nkiloi esiana duo naitaito ,naitayio olchamba . niaku ene tipat oleng amu iyiolou nkiloi naitayio olchamba aa amu iwuangie naa olchafu netoito sii irpaek aitoiraki pemejing ake empusha ashu pemenguoyu irpaek toorkuniani.

ore ene wueji naa oltaraja sidai oitobiraki oim enkare tenkata enchan peminyial orbaribara niaku ketii isoitok ene wueji ene wueji netii enkare nairagita. netii nkujit sidan natubultua tembata ilo taraja. ore ene wueji naa oloirag le enkare ,oltaraja sidai ele loitobiraki peminyial enkare oltaraja enkata enchan neku ketii soitok otii embata netii nkjujit sidan nagira abulu tembata ilo taraja

aa kangas ake ninye aiterunyie ena daa sidai naikaranaga nangas anya tenebo oelo vacado isidai odungdungo ore ake paidip naitoki aa ainosie kuna kwashen orkokoyok shai.

Kore tene naa entomononi nagira aifundisha nkera enyenak aa esiai eripare orkiodoni a o ntokitin kumok nagirai aisum te sukuul. Neeku entomononi ena nagira aisum nkera enyenak.

Ore ena naa technology ake eyeiuni niata nisulaki te siai e computer ,pitumoki aisomea esiai e computer pe itum aitumia ina kishaa nagira kuna kera aitumia. niaku engeno nagut eyieuni e computer pitum ataasishore ena computer ena computer aitobiraki wena laptop nagira kuna kera aitumia te sukuul.

kesidai ena murrua ,kesidai ena siai te murrua ang amu a ore ena naa keleleku amu ke ekiun inkwashen nikisafisha olchamba nikipik e ipaipi nikitum naa atuun inkwashen pebulu tenkumoi oleng nitum entoki nikiyaki faida baadaye

Ore ena naa shai duo niteyiara, ore piindip ateyiara nelelek meeta ewueji nipik naa nimiyeu niropiju. Ore ake piindip ateyiara nintayu nkuk naduo natii enkima aa nkuk oljiko, nidumu esiote enaduo moti natii enaduo shaai ninteleki, ninteleki naduo kuk nairowua pee ing'ua ake pee mesioki ake ena shai airopiju.

oore kuna naa nkitejon naa enetipat ena siai tenikias tiatua emurua ang amu ore nabo naa ore kuna kitejon naa peisho tenkumoi naa itum entoki nimir amu ore enkitejo tenimir naa iropiyiani kumok ,ore sii kuna manyoya enyenyak tenimirr naa keeta faida imir sininche ore sii empulia enye naa imir nepiki olchamba ledaa petum atipika ferilizer sidai .ore sii aa nkulak enyenak naa ore nai pitumoki nai aiwou naa keeta faida amu olchani .

Ore entoki nadamu tenadol ele shani oata irmatunda naa kaitadamu esiai e biashara amu ore aata irmatunda laijo kulo naake adumu naya osokoni, nalo amir. Ore sii iyata iramatunda laijo kulo tiang' naa kenya ake sii iltung'anak linonok amu bado naa afya ina to sesen lino amu keponaa orsarge. Neeku kesidai oleng' tenadol naa aa kayaki indamunot sidan ombaa supati nadamu ajo kaifaidisha tenadol kulo ng'anayio.

mmee sapuk ena siai tenkop ang amu ore irmaasae naa iltunganak oitakwenisho kiba ena pukunto ena ena mimea amu entoki nemepik ninche indaiki emoku epikita niaku mme sapuk pi ,mitum ninye iltungank eunito amu kejo metum market ewueji neya . nepuo nai nemirie anaa nai irnyanya ashu kitunguu ekias nena amu ekiyiolo ajo kitumia iltunganak tenkumoi . naa ore naa irmaasae amu iltunganak kulie oopaasha meyieu nitumia ena kishaa kejo metum market nemeyieu sii nepiki indaiki enye.

Egira ena siai aitobirari te murrua ang nisulaki ene sukuul ,kepoito inkera sukuul pi kake keeta ndarasani mijo kuna natii boo tene wueji . niaku kegira aendelea esidai ,kegira inkera aibung , aa. ore si apa tenkata naijo ena e corona naa kelamae a kiteki makini amu keji naa tenenyikakinoi neshurtakinoi ,niaku kenyoki oleng aishop kuna tokitin napiki nkumeshin pemetum iltungank ele kirobi torono.

Kanyor oleng' esiai orkikua, amu kebik itu ebulu kake ore ake peeku etubulua, na keadoru, nikomaa, nitum entoki niya olduka. Ore si enkae toki nanyorrie, naa kitaa lala strong. Ore ake peeku inya, na kitaa ilala strong. Ore si inaare enye, na kisaidia aisujaki osesen lino, nisuj osarge. Neeku aisidai oleng',kanyor esiai naijo ena.

Mount Kenya ee ele donyo sapuk lonyorri te Kenya amu kenyorr watalii, naa ore entoki nanyorie naa keado ele donyo oleng' neeku kepordolo watalii nenyor ashom oleng' ometabai shumata tidie, nening' ina kirobi sapuk natii. Neeku kenyor oleng' naa ina peenyor ashom ine wueji nepuo adol nepuo aiakikisha ajo etabaitie shumata tidie amu ninye loodo oleng' tene te Kenya.

Ore entoki nadamu tenadol ele kulo malengen egira aabulu naa ore ormalenge naa ee ee entapukai ake ninye naake idim atubulu te pahali popote, naa ore sii tenadol ormalenge mintoki ayekenya aing'oru ng'washen amu meeta ninye entoki nemidimayu tormalenge amu indim aiataa mbuka, indim aitushula ormushele, kishori sii nkera kutitik naa ore sii ormalenge naake eret iseseni lang' oleng'.

Ene tipat ena siai tenaas tiatua enkang ai amu ore ele shani naa kengas aishoru oloip . ore pishoru oloip ,nitoki aishoru irnganayio sidan naa ata iyata inkera kutitk anaa enkerai olapaitin ile eno lari naa indongoki, nijiaki tenkishungi nitum aishoo amu keeta afya sidai . keeta nutritions naisho enkerai tiatua osesen naa kisidai. naa ata tiatua iltunganak oo sapukin naa endaa sidai oleng ,indim ainosa esaa pookin niyieu ,indim ainosa esina oormatunda liyieu amu ormatundai sidai oleng oyau afya sidai atua iseseni lang. niaku isidai tenikiata tormareita lang amu keyau oloip naa imir sii naa inchoo sii inkera inonok aa teneeku tolchamba .

Aah ore tene wueji naa nkera tarrueshi kuna, nkera naapuo te wheel chair naisumitai olmalimui te dukuya darasa. Naa ore kuna kera miidim ninche aashom kake eitishipa duo ele malimui oisumita amu egira aakweni amu ore iltung`anak laijo kulo naa kenare ake nikiya anaa ile tipat tiatua emurua ang nikitii. Aaa aitodol enyorrata naa kegira ele malimui aitodol oleng. Naa ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol naa nchere kegira aitiship pee itodol ajo nabo ake o kun`da kulie naapuo aitobiraki nening`isho ashu nedolisho ashu nigerisho aitobiraki.

Ore tenayieu naisum oltung`ani pee elo ena siaai naa kajoki ake nchere kenare neiremi olchamba ore enoshi kata iremo olchamba. Niun kuna kiek aitobiraki aitolok apik olaini esidai nimbung`ie aitobiraki meitasheto. Ore ake pee idip atuuno nena mbegu metaa kegira aikomaa niteru aiteleki nena kiek pee meirag ilmatunda tenkop amu kinyiala tenirag nderit. Niaku kenare nea neku te shumata nena kiek, neku aitobiraki amu inakata naake eifana.

ore ena naa enkisuma e computer nagira aendelea tene wueji. naa ormwalimui ele ogira autaki inkera enaifaa pee eikunaa ashu eneiko peyiolou esiai e computer

kenare niata bank statement nenare niata logbook peshoru security onena ropiyiani naifaa pekinchori